Enetipat tenatum esiai eunoto teunoto endaa etii oloing'ange tenisioki amusu esiai enkijiape amu keeta batisho oleng tesiai eramatare enaa endaa ore enkijiape naa keeta ee matejo naaji teniasita esiai oornyanya naa keeta oshi irnyanya emoyian enkijiape naa teniloti sii esiai ekulie tapuka kumok oleng tenijio aas esiai e wasting ashua enkisambuare nibaki sii enkisambuare naa keitanyamal oleng esiai oolaramatak amueisho naa kepik enatoki naji ina aare meisho naa enkare meipanga irpaek impoosho onkulie tokitin akeyie pookin tenenias enkisambuare neeku tenaingor oleng emusto enkijiape amu eee keeta batisho sapuk oleng esiai eramatare oontapuka inonok tolchamba

Ore entoki edukuya niaas naa Inga's aigoruu naa ilainyangak ,ee ore piidip aingorru ilainyangak nilo aingorru mashinini inonok piitumoki atayiolo, aa kore taa inkoitoii nidim anoto ilainyangak naa idim nipik social media tinoyata naa niyiolou ajo kaja iltungana linoto naa ina saa itumoki anoto esiaai enkodspashata peyiee itumoki aishoo olaramatak pookin eyieunoyo enye neeku kore kointoi naadum olaramatani aidapashata naa inkwashen enyena tesiiooroto naa inana .

Aaah ore tenakata neitu eton laagira naa aliki ilaramatak esiai kake kegira aidivelop tesirkali naa ore tenakata eetai iltung'anak ooni enrapenuas naa ninche oisaidia ilaramatak metayiolo ajo keyiaa osokoni teboo naaa lenakop ashua teseuseu nalulung'a ore naa enaretenita ena laa national government tesiai ake peetumoki naa aishoi ielo kilikuai aishoo naa ilaramatak erikito orkilikuai oipirta naa ina siai esirkali oolairemok ore naaji enkoitoi edukuya naidimi aitumiya naa enetiu naa sokoni naa eetai sii iltururi loishooyo ilomon enaa redio enaa tivii neeku oltung'ani ayiolou ajo kaji etiu sokoni tenkop nalulung'a tesiai osokoni naa